Oyawore ne aduogo mana ka a ofis mar laktar kendo ne adwaro nyisou kaka ne otimore. Kuom duto ne en gima ber ahinya. Kane adhi kuno jotich negin joma ng'uon kendo mane tiyo maber. Mano konya mondo kinde mane abiro rito obed matin moloyo kaka ne aparo. Laktar ne okawo thuolo mar winjo maber gik moko duto mane chando chunya ma ok bi piyo piyo ekinde mane oketne. Negi penja penjo mang'eny mane oting'o weche maang'eny mondo gi ng'e gik mane timore kendo negi ler gik moko duto eyo mayot winjo. Negi gitimo pim moko matindo mondo gine ni onge gimoro marach mane gi weyo. Ne amor ni laktarno ni ne onyisa maler ahinya gik mane nyalo timore kod gik mane onego atim bang'e mane omiyo awinjo ka an gi ng'eyo ahinya erito ngimana. Kapok awuok negi miya paro moko maler ewi lokruok engima mara kod thieth manyalo konyo bero tuo mara. Negi keto chenro moromo mar luwo bang' e mondo girang kaka gidhi nyime. Mano ne jiwo chunygi. Gik mane otimore duto ne omiyo awinjo ka ane lwet joma beyo kendo angi geno ni ka atiyogi chenrono abiro nyalo rito ngimana maber. Kuom wacho adier ne en achiel kuom ngima mabeyo mane asebedogo

Garisa mana kaka kuonde ma otuo kod kuonde ma otuo matin yudo lwenje kinde ka kinde nikech gik mang'eny kaka pi kod puoth ma ng'ato nyalo ng'iewe le. Fwambo gi keyo miyo ngima bedo mopogore opogore moloyo mana ng'iewe le. Maduoko piny pek manitie e wi puoth kod kuonde ma ji yudie pi. Ka oganda nyalo geno pur mar cham kod choko chiemo mag bungu, ng'wech mar yudo puith mag le dok piny. Maduoko piny ywak e kind grube mag jokwath. Fwambo gi keyo miyo ji yudo yore moko mag yudo chiemo kod pesa. Ka oganda nigi chiemo mang'eny ok ginyal donje lweny makelo kech kata bedo gi pek mag yudo mwandu. Project mag pur majiduto timo kata chokruok majiduto timo jiwo riwruok e kind grube mopogore opogore. Tiyo kanyachiel e riwruoge mag pur kata e kinde mag keyo nyalo miyo ji obed gi yie kendo miyo gi bedo gi mbaka. Ka ji osebedo ka yudo chiemo maber moloyo fwambo gi keyo oganda ok yud pek mang'eny mag dak makinde mang'eny makelo lweny .